Wa mbere nĩ gwetha mũgũnda handũ hega handũ riua rĩramũrĩka wega, ucimbũrie na weherie kira kĩndũ, ũcoke ũhũthie tĩri. Warĩkia ũguo wongerere thumu, warĩkia kuongerera thumu ũture tũmĩtaro tũtiganĩte na wariĩ o mũnini. Warĩkia gwĩka ũguo wĩkĩre mbegu ciakũ haũ ũcoke ũciumbĩke, wongerere, ũciitĩrĩrie maĩ, warĩkia gũitĩrĩria maĩ wethe nyeki wũigĩrire igũrũ, ũcoke rĩũ ũheage mbegu ciakũ maĩ ihinda kwa ihinda.

Wa mbere nĩ atĩ nyamũ ĩno no ĩikare gatagatĩ-inĩ ka mĩaka mĩrongo ĩna na mĩaka mĩrongo ĩtano. Wa kerĩ nĩ atĩ iria rĩa nyamũ ĩno nĩ rĩrĩ ũguni mũnene muno maica-inĩ ma mũndũ. Wa gatatũ nĩ atĩ nyamũ ĩno ndĩigaga maĩ thĩiniĩ wa nda yayo no ciigaga maĩ thĩiniĩ wa thakame.

Igongona rĩrĩa nĩ rĩteithagia gũkũngũĩra mũtũrĩre wa mũndũ, na kũmuonia wendo, na kũrehe andũ a itũũra na bamĩrĩ hamwe, magakũngũĩra na magakenerera, ũndũ ũrĩa ũmagĩrĩria wũiguano na ũnyitanĩri thĩiniĩ wa itũũra.

Ũheani wa motungata ma thirikari kugerera intaneti nĩũteithetie kuongerera wũigĩrĩrĩku, harĩ, kũheana motungata maya, na kũnyiha nyihia wĩra wa maratathi, na gũthia thia kuma mũcii nginya maoficinĩ ma thirikari, ũndũ ũrĩa ũhĩ ũhĩmbĩirio na njĩra nene muno.

Wambere nĩ ũkamũgeithia wega na ũkamũnyita ũgeni mbiacara-inĩ yaku, ũgacoka wakerĩ ũgathikĩrĩria ũrĩa arenda na na ukamũria ciũria cikonie ũrĩa arenda, wagatatũ nĩ kũmũhingĩria maũndũ marĩa arenda mbiacara-inĩ.

Aya nĩ abithaa a ũgitĩri na nĩo mehokeirwo kũiga thayũ na gũtigĩrĩrĩra mawatho na mĩkana nĩyabuatwo kũringana na ũrĩa gũbatiĩ. O rĩngĩ no o mehokeirwo kũnyita na kũhingĩra ekinaĩ.

Wambere nĩ gĩkĩro kĩrĩa mbeca ciakwa cigũciarana nakĩo. Wakeerĩ nĩ kũrora maũndũ marĩa ndĩrenda gwĩka na mbeca icio wamũira ihinda rĩu rĩkinyĩte. Naguo wa gatatũ nĩ mũigana wa igoti harĩ maciaro ma mbeca ciakwa.

No ũmonie na ũmabundithie bata wa kunogora mwĩrĩ o rũcinĩ o rũcinĩ, na kũmonia njĩra ĩrĩa mabatie gũbuata nĩguo kũnogoraga mwĩrĩ o rũcinĩ, oho noũma noũmabundithie mĩtino ya kũagaga gwĩka ũguo o rũcinĩ.

Ngwĩciria account ĩrĩa ya kũiga mbeca ĩrĩa ũngeruta hĩndĩ oyothe nĩyoo yagĩrĩire he mũbiacara tondũ rĩngĩ na rĩngĩ biacara noĩthii thĩĩ, na nowende kũmĩũkĩrĩa na otarĩ na mbeca ndũkĩnga ũguo, kũoguo account ĩrĩa ũngĩruta mbeca ohĩndĩ ohĩndĩ nĩyo yagĩrĩrwo mũbiacara.

Maũndũ marĩa tũbatiĩ gwĩka nĩguo kũgitĩra mahiũ maitũ kumana na nyamũ cia gĩthaka, tũbatiĩ hingo ĩrĩa twatua gwaka ciugũ kana nyũmba cia mahiũ maitũ tũgaciaka ũndũ atĩ, ona nyamũ cia gĩthaka cingĩũka citingĩhota kũingĩra. Oho ningĩ hingo ĩrĩa mĩtino ta ĩno yaumĩra, tũbatiĩ tũkahũragĩra rũhonge rũrĩa rwĩ hakuhĩ rwa ũgitĩri wa nyamũ nĩguo magacugurike.

Wambere nĩ motungata ma mĩrimũ ya kansa, wa kerĩ naguo nĩ motungata ma amburensi, wagatatũ naguo nĩ motungata ma mĩrimũ ya magego, waga wakana naguo nĩ motungata ma mĩrĩre mĩega.

Rĩrĩa wĩ Gĩthumo, no ũcerere obici ya Huduma kana ũcerere obici ĩtagwo the new PCs, kana no na ũihũrie kũhĩtũkĩra nenda-inĩ kũrĩa ũkũihũria rũhenge-inĩ rwa e-Citizen , ũcoke ũneane maratathi maku wĩ obici ĩyo.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ obitha wa thirikari, ahetwo wĩra oke matũrainĩ, agĩtungatĩra, arĩa akũrũ, na motungata ngũrani ngũrani, arĩa mararia njĩra ĩmwe kwa ĩmwe.